Kũringana na ũgĩ wa ndagĩtarĩ, mũndũ abataire gũkoma mathaa matanyihĩire mathaa matandatũ, ona kana mathaa manana. No ningĩ mũndũ angĩkoma mũno nĩgũtũmaga mũndũ age kũruta wĩra ũrĩa ũbataire wĩra wake wara o mũthenya. Kuoguo, ,mathaa matandatũ. Ĩthiĩte mũno mathaa manana. Ningĩ tondũ gũkoma nĩgũteithagia meciria kũhorera, na mwĩrĩ gũkũra.

Ndĩrona Aithĩramu haha mũthemba wa Sarah na wa Ibrahĩmu. Bata wa Ithĩramu aya nĩmatũteithagia kuonania ũrũmwe na wendani, thengia wa gũtuĩka kanitha itihanaine, nĩmateithagia gũtuonia andũ no maikaranie na wendo,, ibuku rĩmwe rĩrĩa rĩaragia ũhoro wa Ngai. Ningĩ nĩndirona mũtumia, no akorwo nĩke mwene ciana icio e Ithĩramu. Nĩarateithania kuonania wendo harĩ Aithĩramu aya ona ningĩ okorwo ndũrĩ Mũithĩramu. Guteithania kuonania wendo na ũrũmwe thengia wa gũkorwo mena kabira citahanaine.

Karũgano gakoniĩ na wĩra ũyũ ũrarutwo haha ũrĩa ũronekana nĩ ũtahia wa maaĩ kuuma he mũberethi ũrĩa ũraruta maaĩ. Wĩra ũyũ kĩrĩa gĩtũmi ndĩwende nĩ tondũ wĩra ũyũ nĩ ũtũmaga mũndũ o ne gĩbarũa kĩrĩa gĩteithagia mũndũ kuona mbeca. Na mbeca icio mũndũ nĩ ahũthagĩra kũgũra irio kana kũgũra mabataro make. Wĩra ũyũ ningĩ nĩ ũteithagia gũkinyia maaĩ icigo-inĩ irĩa itakoragwo na maaĩ. Icigo-inĩ irĩa cikoragwo na ũnyihu wa maaĩ, wĩra ũyũ nĩ ũteithagia mũno gũkinyia maaĩ kũu

Aya nĩ arũgamĩriri a icigo cia mbunge, na bata wao nĩgũkorwo nĩ atĩ nĩmateithagia gũkinyia mabata ma andũ kũrĩa mbunge, nĩtondũ acio nĩmakoragwo na rũtha rwa gũthiĩ mbunge, ti tatĩ andũ aya makoragwo me icigo, ,kuoguo aya arũgamĩrĩri a icigo cia mbunge nĩmateithagia gũthiĩ kũrĩa mbunge makauga mabata ma andũ, na ningĩ makauga ũrĩa andũ marenda, ona ningĩ magateithia kũrehe ũrũmwe na wendani gũkũ icagi-inĩ.

Ũgwati barabara-inĩ wonekaga hĩndĩ ĩrĩa ndereba wa ngari ĩyo aratwarithia ngari e-mũrĩu. Ona ningĩ mĩtino nĩhanĩkaga ndereba akĩgeria kũhĩtũka ngari kũgerera mwena wa barabara ũrĩa ũtabatiĩ. Ona ningĩ, ndereba pause athiĩ barabara-inĩ.

Ũndũ ũyũ ũrabatanarĩkana mũndũ wĩna ũmenyo wa igũrũ mũno na maũndũ ma nenda-inĩ cia ũkinyanĩria. Ona nĩngĩ andũ aya mehaha mabatiĩ gũkorwo na ũmenyo wĩ igũrũ mũno nĩgetha kũhota gũtaũkwo nĩ maũndũ macio ma nenda-inĩ cia ũkinyanĩria. Ningĩ nĩgetha kũhota gwĩkĩka, nĩ ũrabatara gũkorwo na thitima, nĩgetha gũkorwo na mwaki, nĩgetha nyamũ ici cironanio hau cihote kuonekana. Thitima nomũhaka cikorwo cirĩ-ho, ona nĩngĩ, nĩ kũrabatarania gũkorwo na ũtheri wa kũigana.

Haha haronekana nĩ mũtũmia ũikaraga mũciĩ-inĩ ũcio. Nĩ hĩndĩ arageria kũihũrira mũthuri ũcio irio. Irio icio no cikorwo nĩ cia kĩroko, cia hũainĩ, ona kana cia thaa mũgwanja. Mũtũmia ũyũ aronekana nĩ mũrũmia wĩna kio mũno. Kio gĩkĩ gĩake nĩkĩo kĩmũteithĩtie gũkinya haũ akinyĩte. Mũthuri ũcio nĩngĩ aronekana nĩ eharĩirie mũno gũkorwo akĩrĩa irio ici cirarehwo nĩ mũtumia ũyũ.

Indo cikiuma nja wa bũrũri nĩ harĩ mĩtaratara ĩbataire kũrũmĩrĩrwo, wakamũira kĩndũ kĩũ gĩkinye gũkũ bũrũri-inĩ. Mĩtaratara ĩyo nĩ ya kũrora kana kĩndũ kĩũ kĩrarehwo gũkũ bũrũri-inĩ nĩ gĩkinyanĩirie ikĩro cia gũkorwo ĩkĩhũthĩrwo nĩ mũingĩ, ona ningĩ mĩtaratara ingĩ nĩ gũkorwo no mũhaka ũkorwo maratathi marĩa mabataire kũhũrwo mũhũri, kuonania atĩ kĩndũ kĩu nĩ gĩbataire kũhũthĩrwo nĩ mũingĩ. Ona ningĩ, nĩngĩ kuoya ihinda, ningĩ ndege gũũka ihinda gũka bũrũri-inĩ , nĩ yoyaga ihinda rĩnene mũno. Koguo no ĩtũme kĩndũ kĩu gũikara mũno kĩngĩgakinya bũrũri-inĩ.

Ingĩgĩa gĩikaro na mũndũ ũcio tũgerie kuona mahĩtia monekanire ha. Ona ningĩ no nyambire gũcunga mũhera nĩ tondũ wa mahĩtia macio, na ngerie kũmũigwithia atĩ mahĩtia macio, mati mũndũ ũcio ndekire nĩ kwenda, nĩ handũ hahĩtanire. Ningĩ ingĩgeria kũmũcokeria gĩcunjĩ kĩa mbeca kĩrĩa mbeca ciake ciathire igũrũ, bilu yake ĩrĩa ya marĩhi ĩrĩa yatigarĩte ndĩmũcokerie. Na ningĩ ngĩe na gĩikaro nake na hote gũtũma mũndũ ũcio aiganĩre.

Aya nĩ amemerekia a mohoro marageria kũrora mohoro nĩmarĩkũ magĩrĩire nĩgetha mahote kũmemerekia. Nĩmarethagathaga kũmemerekia ũhoro ũcio nĩgetha ũhoro ũkinyĩre mũingĩ ũrĩa gũbatiĩ. Ona ningĩ nĩkũronekana ũrĩa wi mwena wa mũico biũ nĩta aramemerekia mohoro, ona kana nĩta arera, arera athikĩrĩria ũrĩa kũhana kana ũrĩa bũrũri ũrathiĩ.

Moritũ marĩa makoragwo harĩ ũrerinĩ wa ciana bũrũri ũyũ Kenya nĩ gũkorwo, ciana cia thikũ ici nĩ ciagĩte hadabu. Ciana cia thikũ ici itiheaga akũrũ gĩtĩo. Ona ningĩ aciari a thikũ ici makoretwo na mũtugo wa kuga ciana ciao itikahũrwo, ona kana itikagerie kwĩrwo ũndũ ona o wothe. Haha nĩ ũgwati mũnene mũno tondũ ciana ici cikũraga itarĩ na mĩtugo mĩega na nĩkĩo ciana nyingĩ ciũragĩra ũnyuinĩ wa bangi, ona kana gwĩka mĩtugo ĩrĩa ĩtabataĩriĩ, nĩũndũ wa kwaga ũreri mwega nĩ aciari ao.

Arata aya nĩmagũteithagĩrĩria kũmenya kĩrĩa kĩrahanĩka kũu wĩra-inĩ, angĩkorwo hena mũthenya waremwo nĩ gũthiĩ wĩra, arata acio nĩmakwĩraga kĩrĩa mũthenya-inĩ ũcio kwahanĩka wĩra-inĩ. Ona korwo kana hena wĩra watigũo nĩ mũnene wa kambũni ĩyo, arata acio nĩmagũteithagia kũmenya wĩra ũcio nĩ ũrĩkũ. Arata ningĩ acio nĩmagũteithagĩrĩria wĩra-inĩ, hĩndĩ ĩrĩa ũtaramenya wĩra ũrĩa ũbataire gwĩkwo, arata acio nĩmokaga na magagũteithia gwĩka wĩra ũcio.

Haha haronekana hena nduthi, na mũtwarithia wa nduthi ĩyo. Mũtwarithia wa nduthi ĩyo aronekana, o ona ningĩ hena mũndũ wĩ thutha wa nduthi. Haha haronekana mũtwarithia ũyũ wa nduthi agũtwaraga nduthi ĩyo barabarainĩ, nduthi yakinya handũ yathũka. Rĩũ mũndũ ũyũ wa nduthi eta mũndũ amũrorere nĩkiĩ kĩũru na nduthi yake. Rĩũ mũtwarithia wa nduthi ahurukĩte haha agĩeterera nduthi yake ĩthondekwo nĩgetha ahote gũthiĩ nambere na thabarĩ yake.

Wĩra ũyũ ũrĩa ũronekana nĩ wĩra wa ũrugi, ũrutagwo mũndũ, ũndũ wa mbere nĩ kwamba kũgũra indo icio irabataranĩkĩa kũruga. Ũndũ wa kerĩ nĩ gwetha kĩrĩa gĩkũruga irio icio. Rĩu haha mũndũ, kũruta mũndũ nĩ kũmũikaria thĩ, na gwĩka ũndũ ũcio mũndũ ũcio akĩonaga na akahota kuona makinya marĩa ũrarũmĩrĩra nĩ getha ũhote gũthondeka irio icio. Mũndũ ũcio angĩkorwo nĩ ararũmĩrĩra makinya mau na kinyi, nĩekũhota kũruta wĩra ũyũ

Kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩbiriti. Gĩbiriti gĩkĩ nĩ gĩteithagia gwakia mwaki. Mwaki ũcio wakagio nĩ ũkoragwo na mabata maingĩ he mũciĩ. Bata wa mbere nĩ kũruga irio. Irio irugagwo kũhetũkĩra na mwaki, na mwaki no mũhaka wakio kũhetũkĩra kĩndũ gĩkĩ. Nĩngĩ ũhoro wa gũcina takataka. Kĩndũ gĩkĩ nĩkĩo gĩbatarĩkanaga nĩgetha takataka cihote gũcinwo.

Mũtũũrĩre-inĩ wa oro mũthenya, kĩndũ gĩkĩ kĩrĩa nĩ toci, kĩhũthĩkaga kũmũrĩka hindĩ ĩrĩa kwĩna ndũma. Kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩteithagia kũgĩa na ũtheri nĩgetha mũndũ akahotithio kũona mbere, ona nĩngĩ maambura-inĩ ma thigũkũ, kindũ gĩkĩ nĩ kĩhũthikaga mũno mũno, tondũ nĩ gĩteithagia kũrehe ũtheri na ũtheri ũcio nĩ wa bata mũno.

Rita rĩa mbere gwĩka ũndũ ũyũ wĩ haha mbica-inĩ, maũndũ marĩa ndagereire nĩ ta kũnyua maĩ tondũ ndiamenyaga gwĩtubĩra nĩ ndanyuire maĩ ũru mũno, o na ningĩ maĩ nĩ mahotire kũingĩra matũ-inĩ ũndũ ũrĩa nĩndagiĩkire mũno maĩ macio mangĩkauma, tondũ ona ndiahotaga kũigua wega, o na ningĩ nĩ ndetigagĩra kũingĩra maĩ-inĩ rita rĩa mbere tondũ maĩ macio marĩ mahehu mũno kũguo nĩ ndetigagĩra.

O ũrĩa mahinda marathiĩ macenjetie, ũhoro ũyũ naguo no ũrathiĩ ũcenjetie ta atĩ, thikũ ici andũ aingĩ mĩciĩ-inĩ yao, nĩmakoragũo na matangi ma maĩ, marĩa mbura yaura, maĩ macio maingĩraga itangi, kuoguo gũtikoragwo na bata wa gũtinda mũndũ agĩkua mĩtũngi, gũthiĩ nakũu barabara-inĩ gwetha maĩ. Ona ningĩ mĩciĩ mĩingĩ nĩĩingĩrĩtie maĩ ya mĩberethi. Kuoguo kũnyihia ũhoro wa gũtinda mũndũ agĩthiĩ gũcoracora nakũu barabara-inĩ gwetha maĩ ma mĩberethi. Ũyũ nĩũteithĩtie kũnyihia wagi wa maĩ.

Meciria makũruga ngima nĩmo mokaga, tondũ nyamũ ĩno ĩnyĩtĩte thuburia ĩkoragwo ya kũnyita, hĩndĩ ya kũruga ngima, ona kana kũruta kĩndũ kĩhiũ kĩrĩa kĩriko-inĩ. Ona thuburia nĩyo ĩtumĩkaga kũruga, ona kana gũĩkĩra kĩndũ hau thĩini, nĩgetha kĩndũ kĩu kĩhau thĩini ũkĩigĩrĩre riko-inĩ. Koguo haha nĩ maũndũ ma ũrugi makonainie na mbica ĩno.

Haha harabatarania gũkorwo na mũndũ ũtarĩ na guoya, tondũ mũndũ wĩna guoya ndangĩhota gũkorwo akĩrika hau thĩiniĩ. Ũmenyo ningĩ ũrabatarĩka haha nĩ mũndũ wĩna ũmenyo wa nakũ wa gĩtina kĩa nakũu thĩ, tondũ rĩroneka tarĩ irima rĩa maĩ, ningĩ ũmenyo ũngĩ ũrabatararĩkana ningĩ nĩ ũmenyo wa mũkanda ũcio wohete, mũkanda ũcio ũbatairie kuohwo na ũmenyo wa gũkĩro kĩa igũrũ mũno, tondũ ũngĩhĩtia hanini ũtuĩke ũguo, mũndũ ũcio nĩatuĩka wa gũthira, ũguo hena mũ harabatara mũndũ ũtarĩ na guoya, na mũndũ wĩna ũmenyo wa kuoha mũkanda ũcio na hinya, nĩgetha ndũgatuĩke wa gũtuĩka.

Haha nĩ ũrugi ũrathiĩ nambere, na haronekana nĩ ũrugi wa irio cihũthagĩra gũkimwo, tondũ nĩharonekana hena mwĩiko. Ningĩ nĩharonekana hena kĩondo. Kĩondo kĩu nogĩkorwo gĩkuĩte kĩndũ ta mbembe, ona kana mboco, iriac irabatara gũkimwo, ona kana mũtu, nĩgetha ngima ĩtuĩke ya kũrugwo. Irio ici nĩciteithagia mwĩrĩ mũno. Ningĩ haronekana maratũmĩra riko rĩa ngũ, na mararugĩra nja.

Haha haronekana nĩ nenda cia ũkinyanĩria ciĩ haha. Bata wa nenda ici cikoragwo, kũmenya ũrĩa bũrũri ũrathiĩ nambere, kũmenya ũrĩa andũ maikaire, na menda ngongo na ngongo, ona ningĩ nĩiteithagia kũmenya kĩrĩa kĩrahanĩka nja wa bũrũri, tondũ nenda ici nĩcimenyaga kĩrĩa kĩrahanĩka thĩinĩ wa bũrũri, ona ningĩ, nja wa bũrũri.

Ndĩreciria haha harĩ na waki wa nyũmba ũrathiĩ na mbere, tondũ kĩndũ gĩkĩ kĩhaha nĩ gĩteithagia gũkũa thimiti, ona mũthanga, hindĩ ĩrĩa kwĩna waki wa nyũmba ũrathiĩ na mbere handũ. Kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩa bata mũno, ona nĩ kũronekana mũndũ ũyũ ũratwarithia kĩndũ gĩkĩ nĩ erutĩire mũno na kĩo atigĩrĩre waki ũcio wa nyũmba nĩ wathiĩ nambere. Ona nĩngĩ nĩ aronekana nĩ etĩkĩrĩte gũcinwo nĩ riũa nĩgetha waki ũcio ũthiĩ na mbere, nĩgetha ahote kuona mũcara ũrĩa ũkũmũteithia kwĩ guna naguo kana kũhingia mabataro make ma o mũthenya.

Kũronekana haha nĩ athaki arĩa maracindana macindano-inĩ ma gũteng'era, ũndũ wa gũkena na kũgegania nĩ atĩ, andũ aya arĩa maroka kwĩrorera mathako maya, nĩ marahota gũkorwo magĩkenia nĩ ũndũ wa gũtũngia maitho mao makĩrĩgĩrĩra kuona nũũ ũkũhota gũkorwo akihota gũkorwo e namba ĩmwe mahenya-inĩ maya.

Kwaga ũgĩ wa gũtũmĩra nyamũ ĩno, ona ningĩ ngereire maũndũ mangĩ nĩta, wagi wa thitima nĩgetha nyamũ ĩno ĩkorwo ĩkĩhũthĩka, tondũ okorwo gũtirĩ na thitima, nyamũ ĩno ndĩngĩkorwo ĩkĩhota kũruta wĩra. Ona ningĩ kwaga handũ ha kũiga nyamũ ĩno. Okorwo mũndũ ndarĩ na handũ hanene angĩiga, nyamũ ĩno no ĩkorwo ĩkĩmũgia mũno nĩgetha, angĩ agĩgakinyĩria nĩ gũkorwo akĩmĩhũthĩra wega, na ũrĩa kwagĩrĩire.

Kũronekana haha nĩ mũndũ ũrageria kũruga. Arageria kũhuha mwaki tondũ mwaki nĩũregete gwakana. Mwaki ũyũ nĩũronekana nĩũmũgiĩte mũno tondũ nĩanyi, ũronekana nĩaikarĩte haha ihinda rĩraihu mũno, akĩgeria kũhuha mwaki ũyũ. Kũronekana nĩ ta thamaki arageria kũruga, tondũ ta haha haronekana hena maĩ na thamaki ciĩ haha nĩcio arahuha mwaki, okorwo akĩruga nĩgetha ahote gũkorwo akĩrĩa, nĩgetha atige kũigua e mũhũtu.

Gĩtumi gĩa kũmenya ũndũ ũyũ nĩ tondũ, wĩra ũyũ nĩ ũteithagia gũikara na ũtheru ũrĩa no mũhaka mũndũ aikare e mũtheru. Ũtheru nĩũteithagĩrĩria mũno, kũgĩrĩrĩria mogwati ona kana ningĩ kũgirĩrĩria kũrwara. Ona ningĩ nĩharonekana mũndũ ũyũ ũngĩ, ũrĩa arageria gũthondeka mĩberethi ya maĩ, nĩgetha maĩ makorwo magĩitĩka wega, nĩgetha matigakorwo magĩrehe mbica ĩrĩa ĩtabataire kuonekana. Haha gĩtũmi kĩnene mũno haha nĩ ũtheru.

Ndĩrakena nĩtondũ, nĩndĩrona mwana mũnini erutĩire kũruta wĩra na moko make, ndaraikara hau atĩ eterere aciari ake atĩ moke kũmũhũrĩra nguo. Mwana ũyũ nĩerutĩire mũno na nĩa, na akona atĩ ũcio nĩ wĩigĩrĩrĩki wake wa kũhũra nguo. Ona ningĩ nĩaebangĩte na maĩ hau ma kũhũra nguo. Maĩ macio nĩmekũmũhotithia, ahũre nguo icio cituĩke cia gũthera. Ona ningĩ mwanake ũyũ nĩaramenya arĩkia kũhũra nguo, nĩabataire kũruga nĩkĩo harĩa ndĩrona ena irigũ na ena thuburia. Mwanake ũyũ nĩaretũma mũno, na kĩu nĩkĩo kĩrangenia igũrũ rĩkonainie na mwanake ũyũ.

Ingĩmũruta atĩ o kĩroko okĩra akamenya ũcio nĩ ũigĩrĩrĩki wake wa gũtigĩrĩra gĩtanda nĩ kĩrahana wega. Okĩra kĩndũ kĩa mbere, agokĩra, akaruta indo ici ciothe, mĩrengeti yothe, akamĩribariba kũmĩruta tĩri, akambia kũmĩara ĩmwe kwa ĩmwe agĩtigagĩrira, agĩtigagĩrira ngondoro yothe nĩ yahumbĩkwo nĩ mũrengeti.

Haha ndĩrona atĩ, haha hena ũgwati ũmwe mũnene mũno ũngĩũka, ta ũgwati wa kũgĩa na mĩrimũ, tondũ gũkũ nguo itigĩtwo na mũbango, ona ningĩ nyũmba ĩno ĩronekena ti theru, tondũ haha mekũgĩa na mogwati maingĩ ma kũgĩa na mĩrimũ, ona ningĩ kwaga ũtheru. Ĩyo ndĩronania mbica njega mũno. Haha ndĩrona mbica ĩtarĩ njega, no ĩroneka nĩ ta cukuru, na cukuru ũyũ ndũrĩ na wĩigĩrĩrĩki mwega tondũ, ĩbataire gũkorwo ĩ handũ hatheru biũ.

Haha haronekana nĩ atumia mathire mũgũnda, na haronekana thimũ ĩyo ĩnyitĩtwo nĩ mũtumia ũcio wĩ mũico bĩũ ĩna ndũmĩrĩri njega. Na ndũmĩrĩri ĩyo nĩ ĩratũma atumia aya matuĩke a gũkena mũno. Hena kana nĩngĩ karonekana gatirakenio nĩ ndũmĩrĩri ĩno tondũ karona, karona ta mamu wao agatiganĩirie na karoneka nĩ karakaru mũno. Mũtumĩa ũyũ ũrĩ gatagatĩ aronekana auma mĩhang'o-inĩ yake ya kũrĩma atanamba gũka kuonio thimũ ĩno.

Ũmenyo, haha ũrabatarania mũndũ wĩna gĩthomo kĩa gĩkĩro kĩa igũrũ, tondũ nyamũ ĩno ya kũhura gĩko gũkũ itĩinĩ, irabatara ũmenyo nĩgetha ndũgakorwo wa gũthũkia gĩtĩ gĩkĩ, kana gũthũkia kĩndũ kĩngĩ onakorwo tĩ gĩtĩ. Ona ningĩ ũmenyo ũrĩa ũrabatarania haha nĩ ũmenyo wa kũhũthĩra thĩtima, tondũ nyamũ ĩno ĩrĩa ĩratũmĩka kũhura ĩrabatarania kũhũthĩra thitima, nĩgetha ĩtuĩke ya kũruta gĩko kũu gĩtĩ-inĩ.

Nĩ ndatuĩkire wa kũrwara mũno, tondũ haha nĩ haronekana, haha nĩ ũndũ ũkonainie, ũkonainie na kũndũ gũtarĩ na ũtherũ ona hanini. Koguo haha mũndũ nĩ arũaraga nĩ kwaga ũtheru. Ona nĩngĩ gĩko gĩkĩ nĩ kĩingĩ mũno na haha haumaga mũnungo ũtarĩ na, ũtarĩ mwega. Mũngũ ahuhagia rĩera rĩtarĩ rĩega, ona nĩngĩ no hacũngĩrĩre kũrũara biũ makĩria.

Nyonaga mũtumia wĩtũmĩte na kĩyo mũno gũtigĩrĩra bamĩrĩ yake nĩyona kĩndũ gĩa kũrĩa. O na ningĩ nĩetũmĩte na kerutanĩria kũgũra njiko. Nyamũ ĩ no ya kũruga nĩĩteithagia mũno mũno harĩ ũrugi-inĩ wa cai o na kana ũrugi-inĩ wa kĩndũ kĩngĩ. Nĩharoneka nĩarageria gũcunga haha kĩndũ kĩrĩa kĩ hau thĩiniĩ gũtigĩrĩra cai ũcio wĩ hau thĩiniĩ nĩ wauma wĩ mwega mũno.

Ũndũ ũyũ nĩũteithagia kũnyihia waganu itũra-inĩ, tondũ ngũi ĩno nĩteithagia kũnyita mũici ona kũnyita, kana kũmenya kĩndũ kĩrĩa gĩtabataire gũkorwo kĩ hau. Nguĩ ĩno ningĩ, ũmenyi ũyũ ningĩ nĩwendaga gũkorwo ngui ĩno ĩhetwo kĩrathi. Ikorwo ĩgĩthiaga kĩrathi. Kĩrathi gĩkabũndithio ngui ĩno ũrĩa ĩngĩhota kũnyita mũici, ona ũrĩa ĩngĩhota kũmenya kĩndũ gĩtiagĩrĩire gũkorwo kĩ hau.

Haha nĩ ng'ombe. Ng'ombe ici cirekereirio cithiĩ cikemathĩre gĩa kũrĩa. Ng'ombe ici ciathiĩ ciakorana na handũ hena takataka citetũo, haha haronekana nĩ kĩara-inĩ. Kĩara-inĩ gĩkĩ kĩronekana gĩtirĩ na mũndũ wa gũkorwo akĩeheria kĩara gĩkĩ gũtwara harĩa gĩbatiĩ. Ngombe ici kuoguo cireyethere kĩndũ gĩa kũrĩa gũkũ kĩara-inĩ, nĩgetha cihote kuona kana nĩcikuona kĩndũ citige kũigua ng'aragu.

Kũronekana haha nĩ ũrugi ũgũthiaga nambere, ũrugi ũũ nĩ warĩkia kũrĩka na indo ciothe iria cikũhũthĩkaga nĩcio cirarehwo haha nĩgetha cihote gũthambio, cituĩke nĩ theru nĩgetha cicoke gũcokio harĩa cibatairie. Ha ũrugi ũyũ ũronekana kuma nĩ ta iruga tondũ kũronekana nĩ indo nyingĩ, koguo nĩ kuma na andũ aingĩ arĩa makũrĩaga irio ici.

Ciharagĩrio kwamba gũtukania mũtu, matumbĩ na cukari, ona ningĩ gacumbĩ hanini. Wacitukania ũgacithondeka nĩgetha cikorwo cihana tarĩ mũtu mũnyitanu. Ũgacoka ũgekĩra nyamũ iria ũrenda nĩgetha cia gũtũma irio ici cihane wega. Ũgacoka ũgekĩra rikoinĩ okorwo ndũrĩ na nyamũ ĩrĩa ĩtũrugagĩra kũruga irio ici. Wĩkĩra mwakinĩ, ũgacoka ũgekĩra makara igũrũ gũteithĩrĩria irio ĩno kũhĩa na igũrũ. Ũgacoka ũgaikia kahiũ na thĩini kũrora kana keki ĩyo nĩĩrĩkĩtie kũhĩa.

Ciana ciũkaga hamwe nĩgetha cihote gũgũkũngũĩra, okorwo nĩ kũhetũka kĩgeranio, kana okorwo mũbunge ũmwe nĩoka kũmacerera, kana nĩamarehera irio gũcigoinĩ kĩa ũbunge, ciana ici nĩcihotaga gũkorwo cigĩkenerera ũhoro ũcio naciagwa cikenete mũno, nĩgetha cikarũgama kũhũrwo mbica. Mwarimũ wa ciana ici abatiĩ gũkorwo na ũmenyo wa igũrũ mũno nĩgetha ahote gũkorwo agĩikarania wega na ciana ici.

Haha nĩ gĩcigo-inĩ gĩa kũrĩa maathai-inĩ, icigo-inĩ iria gũkoragwo na ũnyihu wa maĩ. Gĩcigo-inĩ gĩkĩ ningĩ gũtikoragwo na mathomo marĩa magĩrĩire. Onaningĩ irio gĩcigo-inĩ gĩkĩ nĩ gĩkoragwo, ĩrio nĩ ciagaga gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Haha ona ningĩ, kũringa na ũndũire ũrĩa ũrũmagĩrĩrwo gĩcigo-inĩ gĩkĩ, andũ matikoragwo makĩhumba nguo mwĩrĩ wothe, mehumbĩkaga ciĩga imwe na imwe kwonania ũndũire wao.

Bata nĩ atĩ ũndũ ũyũ nĩ ũteithagia mũndũ ũrĩa ũreka wĩra ũyũ kũgĩa mbeca iria cimũteithagia kũhingia mabataro make. Ona ningĩ ũndũ ũyũ nĩ ũteithagia mũno andũ arĩa mendagia nyama gũkorwo mena tũhiũ tũnore wega nĩ ũndũ wa gũteithĩrĩria gũtinia nyama ĩyo wega na haraka. Ona ningĩ nĩ ĩteithagia atumia a mũciĩ kũruta mawĩra mao naihenya kũhĩtũkĩra kahiũ kanore wega, gũkĩra kahiũ gatuhu.

Ũrĩithia ũyũ wa thungura wĩna bata tondũ, thungura ici cikũrĩkia kũneneha, nĩcikoragwo cikĩendio, na thogora mũbacĩrĩru wega, thogora ũcio, mbeca icio irĩa cikuonekana, thutha wa kwendia, thungura ici, nĩiteithagia mũrĩmi kũgũra irio cia thungura ĩno, ona ningĩ kũgũra na gũteithĩrĩria kũhotithia thungura ici cingĩhe, ona ningĩ kuona mbeca nyingĩ.

Ngoragwo ngĩmenya atĩ maũndũ marĩa marahanĩka bũrũri-inĩ, marĩa tũtangĩkorwo tũkĩmenya, tũkoragwo rĩu tũkĩmenyithio ũrĩa bũrũri ũrathiĩ nambere ona kana ũrĩa kana ũrĩa thirikari ĩrakorwo ĩgĩtwarithia maũndũ hamwe na ambunge acio. Ona ningĩ nĩ ĩtũhotithagia kũmenya thiri ingĩ cia thirikari iria citangĩhota kũmemerekio ĩmwe kwa ĩmwe nenda-inĩ haha ĩkahota gũtũkinyanĩria. Ona ningĩ gũtũmenyithia ũrĩa mũbunge ũcio akoragwo akoretwo na gũikarania hamwe na thirikari.

Haha honanagia andũ arĩa makoragwo makĩuga atĩ no mahote gũkorwo makĩrigita mĩrimũ ĩtigaine ta haha ũrĩa haronania. No maita maingĩ makoragwo atĩ, maita maingĩ mageragĩra njĩra cia ngungo na maita maingĩ mĩhang'o ĩno yao ndĩkoragwo ĩtĩkĩrĩtio nĩ thirikari. Rĩu haha othe metuaga atĩ nĩ ago agũkorwo makĩhokwo mena ndawa ciagũteithia okorwo nĩ maũndũ ma wendo ona kana ma mĩgũnda. No maita maingĩ itikoragwo ciĩ maũndũ ma ma, maũndũ mao makoragwo me maũndũ ma maheni.

Ũyũ nĩ mũrĩmi wĩrutĩire gũkorwo agĩkũria matunda maya. Matunda maya nĩ mabata tondũ nĩ marĩyagwo, magateithia gũthondeka mwĩrĩ. Ona nĩngĩ mũtĩ ũyũ nĩ ũkoragwo ũgĩtũteithia na kĩĩruru hĩndĩ ĩrĩa kwĩna riũa inene. Onaningĩ mũtĩ ũyũ nĩ ũkoragwo ũkĩgũcĩrĩria maitho, tondũ nĩ ũkoragwo wĩ-mũthaka mũno. Koguo ũkoragwo na, mũtĩ ũyũ nĩ ũkoragwo na itũmi itigaine, ona nĩngĩ nĩ ũkoragwo na mabataro, ona nĩngĩ mũtĩ ũyũ nĩ ũkoragwo moũguni maingĩ ta gũciara matunda, na kĩĩruru, ona ningĩ kũgemia harĩa mũtĩ ũyũ ũhandĩtwo.

Kĩonekaga rĩmwe na rĩmwe, kũringana kũringana na ũrĩa kũhana, mwakainĩ, kana kũringana na kĩmera kĩa mwaka, gĩtunda gĩkĩ nĩkĩhũthĩkaga kũruga irio ta ngima. Nĩkĩhũthĩkaga ta mboga, ona ningĩ, nĩkĩ nĩkĩendetwo mũno nĩ andũ arĩa marĩaga matendaga irio ciĩna cukari mũno. Nĩhũthagĩrwo nĩngĩ nĩ arwaru, arwaru aingĩ nĩmeragwo moke marĩe mũthemba ũyũ wa irio.